Haha hena mwanake, ũroneka ũhũrĩtwo mũno, ona atũndĩte mwĩrĩ wake wothe, na ũkĩmũrora wega, nĩũrona nginya nĩaraira kanua thakame, na thutha wake, hena mũndũ ũrũgamĩte, ũhana mũndũ wa nduthi, tondũ warora mokoinĩ nĩanyitĩte ngobĩa ĩrĩa andũ a nduthĩ mekĩraga, hindĩ ĩrĩa maratwarithia ndũthi, na koguo no ũkore mũndũ ũyũ, ekũhũrĩtwo nĩ andũ a anduthi akorwo taringĩ agĩka mahĩtia, nagwacũngĩrĩria ahũrwo nĩgetha atuĩke wa kuonithio tiwega gwĩka mahĩtia macio agwĩkĩte.